Ta rĩu-ĩ tũkĩaria ũhoro wa mũcara-ĩ, okay mũcara wakwa ndĩngĩkũgwetera-ĩ, mwena waku no ũkorwo wĩ mũingĩ kana o mũni, kana o mũnini. Noniũ kũringana na mũcara ũyũ-ĩ ,irio iria cirĩagwa mwena wa mũciĩ wakwa-ĩ, no nginya cingĩkorwa ciĩbangĩre tondũ kũna kũna maũndũ mingĩ mũno marabatara mbia mene mĩthenya ĩno tiga o kũrĩa. Ta rĩu ta rĩu, ũboro wa gũtinda kũgũra mũtu ũyũ wa nduka ndĩngĩbota, tondũ niũ ndĩ mũrĩmi wa mbembe, ndĩ mũrĩmi wa mbembe na kana nginya nĩ kũgũra nyama o mũthenya o mũthenya-ĩ, mũcara wakwa ndũngĩbotithia kũgũra nyama o mũthenya o mũthenya, tiga no bote kũrĩithia ngũkũ kana kinya mbũri, kana ngamathĩnjĩra kinya kabũri maikara ta mweri ũmwe ũguo ketha marĩa nyama makarĩa wega makegania matigakorwe mena ti matigakorwe mena tamaa, magakorwo kinya mena tiba wa nyama. Koguo mũcara wakwa nĩũhotaga kũ affect mũno mũrĩre, tondũ indo iria mangĩrĩa mũno no indo cia mũgũnda, tondũ ti indo cia kũgũragũra gũkũ nja kana irio iria nginya cikoragwo cirugĩtwo na mwena ũyũ wa...

Meciria makwa nyonete mbica ĩyo ĩ nĩndĩrona kwĩna kana gakuĩte irigũ na mũgongo. Na nĩ ũramenya kana gakuĩte irigu ũguo nĩ kana ga kairĩtu tondũ twana twa kahĩĩ tũngĩbebe irigũ ta rĩrĩ maita maingĩ mũno nginya nĩ tũhotaga kwenyũra tondũ tũkuaga irigũ na kĩande nĩũramenya ũhoro wa twana twa tũhĩĩ. Koguo ona ndacuthia kana gaka kwĩna maũndũ maingĩ mangĩkorwo magĩthiĩ na mbere either gatwarĩre mũciari irigũ rĩrĩ kuma athiĩ gũcerera cuwe aheo irigũ rĩrĩ atwarĩre mamu kana ũrĩa auma gũcerera. Either auma kũgũra irigũ rĩrĩ na nĩ karĩtwarĩte mũciĩ na no akorwo auma mũgũnda wĩ haraya na mũciĩ atema irigũ rĩrĩ rĩu karĩcoketie mũciĩ. Na no akorwo auma mũciĩ na irigũ rĩrĩ erwo nĩ mũciari atĩrĩ thiĩ ũnyenderie irigũ rĩrĩ mwana wakwa tondũ rĩu gũkũ nĩwona ũrĩa kũhana na wona mbia nĩũkũgũra kamũtu kana cukari ũke nako. Koguo mau nĩmo maũndũ marĩa mangĩkorwo mathiĩte na mbere hau na no makorwo marĩ maũndũ maingĩ tiga ũcio.